Sikonyiit chitoo returns ii anan ii agobo betut ab tai sikonyoor kartasisiek ii ko olaan kongeen tuguul returns kotaam ko tinyei gei ak ngalek ab kayumet nebo aisirusiek en emani ko kayumet nebo aisirusiek en emanii bo Kenya ko en at Kai tugul ko kikobunjii musangnatet nebo kasari boisien biik ele wooh musangnatet kolupanen aisirusiek kobaa serikali koba kamanut anyuun nitoon amuun ii iibe baraindaa ne mingin missing kora yaan Mae chitoo miten returns ko tienkei ak eeh chii tugul anan ole kinyorunda kaziit chitoo ko ole lupandaa chepkondook chotoon ko terter kotiengei ak chepkondook anan rapisheek che nyoruu chitoo en kila arawa ko eeh sikonyoor chitoo kartasisiek chebo returns koyachei komut gei chitoo kowaa offisiit nebo huduma ole kokonuu taretoshek chebo serikali che uu chutoon bo kaumeet nebo aisirusiek ak alaak che chaang koba kamanut anyuun missing nitoon en at Kai tugul amuun ingowaa chitoo yutoon komuchei kotaretak.

Eeh lupaneet nebo kanetisyeek nebo sugulisheek ab Barak ii komii barak missing missing ingianien kanetiik chebo sugulisheek chemii kweeny amuun bichutoon ko eeh lupaneet en kila arawa amuun somanet nywaany komii Barak missing kinet chitoo nemii sugulita nebo barak ko yachei ko kirinyoruu digriisiek che sirei agenge sikomuuch eeh iyanagae inet sugulisheek chotoon kobaa kamanuut missing anyuun amuun en at kai tugul olaan kingeen lupaneet nebo kanetisyeek koyachei kotesaak anan ko kikotesaak ii ako anan ko yaan achengei kasiit anan boisiet nebo kineet nebo Barak koyachei taacheeng digrii eeh sikomuuch asaam kasiit nitoon amuun Mii barak beit nywaany missing ak kiaanien ak kanetisyeet eeh nebo college's anan ko sugulisheek chebo taman ak ange anan taman ak aeng anan ko sugulisheek chebo primary kobaa kamanuut anyuun ingosomaan chii si koit.

Eeh amuuchi amwaa ontindaniat nekindie en kokwet nyuun amuun mitten Imani che kikoek bwane en at Kai tuguul ako ityiin chii tuguul miando nitoon ko miando nebo malaria miando nebo malaria ko kikoek eeh gun kaimutiik che chaang en kokwet nyuun eng kasarta Kila ne minging anan kasarta kitten ko konam chitoo akomuuch imuch akoot Kroger mbaka tegeet iiako kora miando nebo malaria komuchei kochap chitoo mat koyamis kora komuchei konguung chitoo kora koime moet anan koyaam metit olaan kanam malaria akomuuch koit kora koit kiit nekebare homa ko kabarunaik kyiik ko chutoon choon ko olaan kangeet chitoo konyoor kabarunaik che uu chutoon komuchei chitoo kobwaa sipitali sikomuuch kotaretaak kobaa kamanut NGO sup kobwaa chitoo sipitali amuun nyoruu taretet ii akenyoor kercheek ii akomuuch ko kirindaa ko eeh chutoon komuchei kora koib anan koree tuguk che uu murindaa amuun anan ko beek chemabendii anan.

Tam awendi chikilisiet nebo borto en sipitali sikomuch again kole amii komie chikilisiet kobo komonut missing amun toreti chito ala kimukul met I konai atabet nebo bortanyi anan chametab kei nebo borr nenyin chikilisiet en otkaen tukul kobo komonut amun toreti biik konget ii konyor chametab kei nebo borwek chwak chikilisiet kora en olon kingete echeget ii ko toreti chito konai mionwokik che imuch kwam ii sikomuch inended kwam kerichek ala sikomuch konyaak akosop inended ee kors ko ee chikilisiet kotoret matkonamtakei biik mionwokik amun kot ko kenget ile itumot chito komatinamtee amu mionwokik chechang ole woo kimuche kinamtakei en korotik ak kora yan kabendad biik an koo ingobur biik kibagenge kobo komonutit missing olon kasip kochikil kei chito ko anei kotam awendi chikilisiet olon mokose bortanyun alan yan kamotinye chametab kei nebo borto kobo komonut kora indongetee ak asip awe sipitali sikimuch keyoieon chekilisiet.